Ore enagiraa asa tene naa entoki fulani egira oltung'ani autaki olikae ajoki ore entoki naje kegira duo alimu tenguton ajo ore ena siai naa ena siai eesieki ashua entoki naje ore ele shuma naa entoki sidai egirai aitaasa ashua entoki naje eitaasi neeku olchuma ele ogira oltung'ani aliki duo irkulie ataki ajoki keeta entoki nagira ninche aiteng'ena pookin maate tine aajo inji ees enatoki onji

Ore enaiko peisum oltungani peyiolou enasiai na kautaki ajoki ore enasia na enkiterukoto enye na ambaka ningasa arem olchamba ore pindip airemo nintoki aum enatoki niyieu niun duo tiloshamba ore pindip atuuno niyau irkiek lopiki olchani lopiki emadaa peitubulu aitobiraki amu keyieu irkuti kiek pebulu nilonaingoru nipik petum atubulu nioshi olchani niar ngwesi, kuna ngwesu enkop nanya ntokitin kuna nanya enatoki nituuno neaku ambaka nipik olchani peyie itumoki ataara neaku iutaki ake ajoki ena ikuni iji ikunakini olchani niutaki eninko amu keyiolou ake eniutaki.